Wendi tai anan bitu bandap tai en temisiet en tai yon amune siogere ole wendi taikasit nondon bo temisiet ko ngamun kogonde serkalit boisiet ab mbar kwo tai. En kenyini kimeten ko kigobit serkalit kogoito choton keswek ak mbolea choton kiminsen en mbar sanasana iney ko kogiker ng'alek ab bandek ak kora kogetes beit nebo kawek, kogobit kora aldaet ab kawek en beit ne noton. Ko kigobunji komonut mising nguni temisiet kigobit kogochi serkalit temisiet boroindo ak kobit kowal ele ibtoi temisiet.

Nekiraboishen eng mbaren nyun ko chang kot mising ngamun en mbarenik chuton kiboishen nguni kobunu muswongnotet noton bo kasari kokikenyoru konetutik che chang mising ko netai kikebit kenai kele yochei keyai mbaret kotililit asikobit korurio minutik komie Kora kiit nebo oeng ko kikemuch kenetkei keboishen pospet choton chetoreti koyai minutik korurio komie kora ko kikobit kenai anan anai akoboishen kerchek choton cheyoei minutik kobur en oret noton nenyolu anan korurio eng chokchinet ak eng chong'indo ko kikotoret muswongnotet nebo kasari anai.

Muswoknatet noton kiroboishen en mbarenyun ko nondo nebo boisiet ab kerichek ak boisiet ab bosbet. Kit nekikotoret boisiet ab bosbet ko kigotoret koyai minutik kogimegitun ak koruryo en oret noton nenyolu. Kigobit kora anyor rurutik che chang ago che kororon. Kerichek ko kigotoreton mising en kasit nebo kogochi kora minutiik kogimegitun. Ago kit nebo oeng, ko kigomuch kerichek kobar anan komian tiong'ik choton che ibokin minutik en mbar. Ko kigotoreton mising muswokanatet en oranono. Kigobit anetkei tuguk che chang kobun kora muswokanatet noton nebo kiptanganyit ak simoit.

Ole ariptoi naet noton nekiranai kobun muswongnotet noton nebo temisiet ko ayoe anan aboishen naet noton en kila en temisiet noton en mbarenyun ko yeaboishen naat noton kokonoroksen ako maite kobet ngamun kinaitosi ako ui kongemak naat noton ko ingekuren nguni miten naet noton nikaranai kobun muswongnotet noton nebo kasari ko kiit netai ayai ko atiem aboishen Tatum anai aboishe muswongnoto noton ko yekaranai aboishe muswongnotonoton bo temishet aboishen kila ak kila asikobit komaut.

Chang ele anyorunen ananele osigen ng'omnatet noton bo temesiet. Netai ko anyorunen ng'omnatet anan ng'alek choton bo temisiet muswoknatet ab kasari. Netai ko kiptanganyit, kiptang'anyit en betusheju ko kigomuch kobor anan komarta agobo temisiet. Ko ye isub chito kipindishek choto bo temisiet inyoru ng'omnatet ak inyoru ng'alek choton bo temisiet. Nebo oeng ko kigotoret simoishek kora en ng'omnatet noton nekimokinge en temisiet. Miten kora radioishek che iborostoi agobo temisiet.

Kalanishek choton chebo chego kotoreti mising en konoret ab chego. Kit netai ele nyolu keripto kalanishekk chuto ko yoche yon magomiten chego anan yan kagobegu chego ko yoche koi ii chito iun kalanishek chuto asikobit kotililegitiun . KIt nebo oeng koyoche kemaa asikosoiyo kalanishechuto. Ye kagosoiyo koyoche kegonor en ele moityin beek ak kora en ele moimuch ekeng'em icheget. Ko yon kimoe keboishen keibu ak kerongi chego ak kind ekora ole nyolu komiten ak chego.

Kerneyn en boisiet noton nebo asista ko kararan kot mising kosir nebo kimnatet noton nebo maat en boisiet ab asista kotoreti koyamsiak minutik anan ko tenderek choton che kogibut en mbar en chokinet ak kobit koyomyo komye. Ye iboisien asista kosoitos komie ago magonome beek. Kora ingomi minutik mbara ko asista noton neyoe kogimegitun icheket ago mokiboishen maat. Asista kotoreti minutik chu kochok en nyumnyumindo ago mong'eme.

Kirenyun en asista ak maat koter kot mising ngamun maat ko kit ne igochin minutik en mbar kochok en chokinet. Ago kit nekonu maiton ko asista. Ko yon mi asista ak kogon maat koimuche kochok minutik haraka ak keboishen en chokinet. Ko asista kora koyoe minutik ko kimegitun mising. Ko boisiet ab asista kora yon kagomong minutik en mbar koyae kosais yani isoite minutichu asikobit oyomnyo ko ye kikonor komayochegitu ago mamumndos. Kou ngunon bandek ye kibut koyoche kimaa en asista asikobit koyomnyo.

Elikichigildo kimnatet choton chebo cheko, eng indonyo ko Chang kot missing , miten tukuk choton aengu chekechili eng cheko yon miten ndonyo netai ko kotko kokoyachekitun anan kotko kokoek mursi cheko, ko eng cheko komiten tukuk che bei choton chekindo cheko, ko yekainde cheko kenae kotko kikobinchi keny chechu anan kokoyachekitun, koraa kechekeeni kotkoeng cheko kokakitesyi bek, komiten mashinit nekikuren lactomitait noton nekepimanen kenai kotko kakitesyi bek ko kenae kimnatet.

En chego chekimen choto chemi ndonyo koyoche kokororon ago iten oret noton nenyolu ko en ndonyo kechigili chego koyil oeng. Kit ne kichikili en chego netai kechikili kotko kogitesyi beek, ko kiit netoreti yon kichikili komiten moshinit noton ne keguren lactometre it neiboru kotko kogitesyi beek chego choton chemi ndonyo. Kora koyoche kechikil kotko yachen chechu anan kigobunji keny. Komiten tuguk cheu bei che kindo chego tutikin en chechoto asikenai.

Kit neiboru kole tokosu rurutik ko kakwoutiet noton neibe anan saisit noton netesokse en kila betut. Ko kit netoreti kotokos minutik chuton anan ko rurutik chuton ko maat noton nebune asista. Toreti kora ropta asikobit kotokos rurutik chuto. Kiit age netoreti kotokos minutik anan ko rurutik en mbar ko choto bosbet che kindo yon kimine ak kora che kindo yon kagorut. Kiit age ko boisietab kerichek choto che ichutu minutik kotogos kotuguk chon che toreti.

Kewelutik choton chebo moshinisiek che kigeen chego en mbarenyun ko netai ko notonnebo tililindo. Moshinisheju ko yoche kiun en sait agetugul asimowech chego. Kiit kora nebo oeng koyoche kechecken ole boisioito en sait age tugul asikor komobois en oret nemanyolu. Kit nebo somok koyoche kenai kora side effects chebo moshinishek chuton en kinaik ab teta ak kora en afya noton nebo tuga en mbar.

En ripet notonnebo tugak banyek koyoche keipchi it kot mising! En tuchu koyoche kebai en oret noton ne nyolu ago yoche yon komionso keboisien kerichek choton chemoweche biiik ye kiyenye tenyoto koyoche keger kerichek che kiboisien en tuchuto komoindoi koimutyet age tugul. Kotoreti kot mising tiong'ichoto choto che tuga kobit amitwogik. Ko kiit nenyolu keepchi iit kot mising! Ko kerichek choton che kirutyin ko tuchou koyoche kora kebae en ko asikobit kotililiegitun icheget amabit mianwogik che chang che moche kanyoiset.

Boisiet noton neyoe muswoknatet ko netai konete biik ole kiyoitoi boisiet notonnebo mbar. Kora kotoreti boisiet nitet ni yon kogituiyo ak soet asikobit komarta tuguk anan rurutik anan minutik choton chebo temindet en emet. Ye kiboishen tuguchuto oeng, kotoreti mising en aldaet ab rurutik choton che koginyor en mbar. Ko kigotoret mising temik asikobit konyor icheget olik choton chebo rurutik ab minutik kwak. Ko yoche kobendote tuguchu kipagenge asikobit kotoret nondon olindet ak temindet.

En boisionik ab imbar kotoreti mising muswoknatet ak soet. Kiit netai koituitos olindet ak temindet. Ele ituiyoito tuguchu olindet ak temindet ko soet ko morto tuguchuto komi mbar anan minutik anan rurutik chuton komi mbar. Ko ite konai olindet kole mi minutik che kyoldo en ole kile. Ko kigotoret mising asikobit konyorge olindet ak temindet. Ko kit age netoreti ko konetishet noton nenyoru temik asikobit konyor rurutik choton chebo minutikwak kobendi barak.

Ortinwek chu kogobwa en komoswek choton chebo emet en kasari kimi choton bo sirutik ak muswokanatet ko kogobit kotoret kot mising en kerenyun ko kororon tuguchu ngamun nyorunen temindet kelchinoik chechang kot mising yoe inendet konetkei agobo temisiiet anan minutik choton che ter ter ko kigotoret koib ng'omnatet noton nebo temisiet. Kora ko kigobit konet biik tuguk che kiboisien en temisiet anan tuguk che kiboisien asikobit konyor kelchinoik chechang. Ko kigotoret tuguchuto bo muswoknatet ak sirutik en oret noton nenyolu. Ko chang tuguk che kigotoret tuguchu ago kigobunchi komonut en temindet.

Muswoknatoshek choton che ochome ago che tot anam kochang mising, netai ko achame aboisien choton kompyutaisiek ak asiroti biiik choton che mokinge tuguk en kokwet. Kou ngunon imuch koma kompyutainik icheget kora ko simoishek anetat biik ole kiyoito temisiet asikobit inyoru rurutik choton che kororon ko ye asirate biik choton che mokinge ketoret ak kinet ole tot koyaita temisienywan ko agere achame noton ngamun inetege biik chechang ole kiyoito temisiet ak ele kinyorundo minutik che tililin che kororon ak che tindo kororonindo nemi barak.

Konetishet nondon ne kigobunchi komonut en ane mising kokonetishet noton nebo temisiet, en temisiet ko kigokararanit, ogo komonut kot mising ye kinet biik agobo temisiet kotienge koicheget ago nyorunen amitwogik choton che mokinge. Ko en ele kigotoretiton ko kiabit anyoru rurutik choton che kororon ak kobit anai tuguk choton che chang. Ko ye anyoru rurutik choton che kororon ago chang ii, ko ye kiba indonyo kobdeni rurutik choton en nyumnyumindo ago bitu rabishek choton che chang. Ko kigotoreton mising konetutiet noton. Ko sikobit konetutik choton ko yoche komi kipagenge kokwet asikemwochinge.

Ole yobo konetishet noton ne anyoru nebo temisiet ko chang kot mising. Netai anyorunen simoit, en simoit koimuch awo ak ateb konetisosiek anyoru en chang'indo. Nebo oeng ko kiptang'anyit kotoreti mising en steshonisiek che chang ko kitoi kipindisiek che kineten temik ko kigotoreton mising anyor ng'omnatet noton nebo boisiet anan temisiet anendet. Kora ko kigobit serkalit ago kigotoret kochob kurubisiek choton chebo temik asikotoreti kogochi naet noton ne mi barak asikobit kowo komye temisiet en county age tugul

Kipagenge noton nebo temik en kokwenyun ko kigokaranit kot mising. Amunee sikokaranit kipagenge inito ko ngamun en temik che chang ko yon ingen kit ago mi en kipagenge komuuche konetgei agobo temisiet kou inguni kogochang'a kerichek choto che keboisie en temisiet. Ko kerichek chuto yon mi kipagenge komuche komwochi ge ole boisyoitokei kerichejutet chu. ko kigotoret mising.

Chang oret nekenyorunen besendo choton chekichoben imbar, netai ko imuch iboishen SACCO ,angot ii temindet noton nebo chaik , koimuch ibesen SACCO akichsben imbarengung asikobit kotilen Kila arawa, yon kebutyi chaik nekatetache rapinik choton, ko nebo aeng ko imuch ko tam ikonoren rapinikuk benkit ake tukul , iboishen ibesen eng benkit noton asikobit ilubani ko polepole, koraa komiten bik eng kokwet chekoiyto besendo asikobit koron yon iweku iweku ak kit nemi barak kidogo, noton ko iweku kotesutotin, ko imuch ichoben imbarengung karon yeruryo minutik anan kainyoru rurutikab imbar ilipan.

Chang ortinwek cheimuchi arib nyasutik chemi mbar, netai komayanchini chitukul kochuto imbarenyun , asikobit yan kasit bik awendi akoboger oleyoiyto kasit, ko eng yon komaumiandos minutik choton chemi imbar, nebo aeng ko aboisyen kerichek, yan kabit tyongik choton cheame tukuk eng imbar achenge kerichek choton asimabit kongemak anan asimabit konyor nyasutik alak tukul minutikyuk, ko koraa ko angote imbarenyun asimabit kochuto chi aketul anan ko tyony aketukul nebo kaa neu teta ak ingokenik ,koriboksen tukuk choton chekamin anan chekande imbar akomanyoru nyasutyet ake tukul.